Ĩyo nĩ ng'ondu, na maĩta maingĩ ni ĩtũheaga nyama, na ngothi yayorĩ, nĩtũmĩhũthagĩra gũthondeka nguo kana ĩratũ cia gwĩkĩra. Na mũnomũno ngothi yayo nĩ ĩthondekaga burana iria nditũ cia kũrigĩrĩria andũ heho.

Rĩera rĩa kũrĩa nyedaga nĩriagĩrĩire kũrĩma mboga ta iria ciĩ mbica-inĩ ici na nĩgwo mboga ikorwo ci-njega na citarĩ na mũrimũ-rĩ, no nginya harĩa ũraihada hakorwo na riũa rĩiganu, haya nagũo tĩĩri wa handũ hau-rĩ, no nginya ũkorwo na ngatũ, maaĩ namo-rĩ, no nginya hakorwo handũ hena maaĩ, nakorwo hatirĩ maaĩ-ri, mboga icio igakoragwo igĩitĩrĩrio maaĩ mũthenya, kĩroko na hwainĩ, nanĩgwo itigakorwo na mĩrimũ-rĩ, nĩciagĩrĩirwo o-hĩndĩ o-hĩndĩ ĩgakorwo ikĩhuhĩrwo dawa nĩguo kũũraga mĩrimũ kana tũgunyo tũrĩa tũngĩuka.

Ũrũmwe, thayũ na ũhoti wambere bũrũri-inĩ ũrĩa andũ maroka hamwe, magaka bũrũri magaka maũndũ manene, bũrũri ũgathiĩ wambatĩrĩte, o bũrũri ũgathiĩ nambere, titorĩa kwarĩ nahau gabere.

Thayũ na wendo wa Akenya mehamwe, kũiguana kwa andũ a mbarĩ ciothe arĩa me Kenya, na kũheyana ũhoro meũndũ ũmwe, na mena ũrũmwe mũnene mũno bũrũri-inĩ wa Kenya.

Nĩhotete gũtarĩria anene akwa wĩra wakwa, kũhũthĩra kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo projector. Na ohau-rĩ, nĩkĩhotithĩtie kũhota kũmarehera mbica cia wĩra wakwa tokũmatarĩria. No nĩhakoretwo na thĩna mũnini ngĩkĩhũthĩra, ũgakora rĩrĩa thitima ciora-rĩ, wĩra wakwa ndihotaga kuonania, na rĩrĩa rĩngĩ kwĩna thĩna wa mĩtambo, ngakorwo ndikũhota kuonania wĩra wakwa, kũrĩ anene akwa. Na ũũ ũgakorwo nĩ ũrandehera thĩna wĩra-inĩ.

Ũgwatio wa ũtungata wa gĩkono, ũrĩa ũtũmĩte maũndũ mahũthe na magĩre mabũrũri-inĩ mothe, tondũ tagĩthomo-inĩ nĩ ũtũmĩte gũkorwo na ũhũthũ wa andũ gũthoma tondũ nĩ ũrakora andũ nĩ arathoma o mũndũ arĩ nyũmba, ategũtinda agĩthiĩ cukuru. Mabiacara makaneneha tondũ mũndũ nĩ arahota kwendia indo ciake ebũrũri wao, na ebũrũri wa nanja, ndegũtinda agĩthiĩ kũu.n Tũgacoka tũkona atĩ, andũ nĩmarahota kwaranĩria mũndũ ebũrũri wao na mũndũ ũngĩ ebũrũri ũngĩ na ũhũthũ, na nginya makahota kwonana, na mawĩra makahũtha tondũ andũ nĩmarahota kũruta wĩra, mũndũ emũciĩ, handũ wa gũtinda agĩthiĩ kambuni-inĩ.